Kebaiki enkitengena ooltunganak pookin tenibunga iltunganak tewoji nebo netum atutumoto tenkoitoi natiu inji, netumo too nkijiji toonkitongojini pookin netumi aitau iltururi, iltururi tewoji nebo petum iltunganak atushum impisai enye, neboli imbenkin, neshumi iropiyiani, neeku kila oltungani nishori impisai neboli biashara tenkoitoi napaasha. Ore peetum oltungani ainototo tengeju nabo neiriemari, nebaiki impisai iltunganak pookin ambaka lelo leitu isuma nerit iltunganak moj amu kila netii biashara, netii kulie loota imbenkin pookin, nebaiki naa inewoji iltunganak tenkisum pookin, neboli iltururi tenelo kila enkijiji enkitongoji ooltunganak netum aitenken iltunganak ajo, enitumtumu aabal imbiasharani ashu ibolibolo imbenkii nebunganga iltunganak enaa salasini enaa hamisini tulturur netum aisaidikata too nena pisai.

kayieu nadol inasiai etudumua kila obo etaa metii oltungani omon olikae entoki kilamutu nisaidika etaa biashara, kila neeta ebenki nagira aitumiya pooki, neeku metii oltungani omon olikae entoki amu sidai naleng tinidol iltunganak epoito dukuya metaa meti olotii kurum, amu eret kila obo neeku anyor nanu tenibunga ilmaasai nejia.

Tenetumi ilaitengenak opuo aitengen kulie tunganak kelie laitengenak kumok petum , petumi iltunganak kumok oiriwari nkwapi naapasha, pepuo iltunganak aitengen iltururi toonkwapi naapasha netumi naa aitobira enasiai amu keleleku , keleleku oleng peebaiki iltunganak amu enetum ilaitengenak obaya ake mia ama elfu moja pepuo aitengen iltunganak nkwapi naapasha , nidim enatoki atabaiki iltunganak pookin , neeku entoki sidai ina, nadol ajo tenibunga nai iltunganak nejia , netum iltunganak atabaiki amu ilaitengenak ake itengeni kumok, nepuo training netum taata aitengena irkulie , nebaiki naa iltunganak inatoki, inasiai pookin metaa kila mtu nifaidika tenkoitoi naijo nejia pee enishori iltunganak impisai , neboli imbenki ashu epiki iropiyiani netumoki taa ataas biashara naapasha , netumiltunganak pookin aisaidikata , ajo nanu nejia ake, nejia ake etiu entoki pookin tenikoni naji nejia.